uh, ore taa ingolikinot naimaa ilairemok lolaunok lormaisurin temurua ang naa aikumok ingolikinot amu eetae olameyu naa kemitiki intokitin ebulu amu ketoyu lelo masurin nitoki sii aata ormaati naanya lelo masurin ashu nena aitubulu naa kemitiki lelo maisurin ebulu.

uh, kanyorra taa nanu ajo ore emponaroto e mtandao nitadoyie enkanyit telelero amu ore esajata sapuk ena lelero naa meekure ishopo aitobiraki naa kewosh ake impishai nepik ena mtandao nemishopo aitobiraki neeku kitodolu ina ajo etadoyoie enkanyit tialo elelero amu ore intokitin kumok oleng naapik ena mtandao naa kepik emoro sapuk nidol emoro tena mtandao neeku idol ajo etadoyie ina anyit tialo elelero.

uh, ore taa tening'orr ena pisha idolta iltung'anak kumok lootonita nadolta endakitari etii orrandile ogira aipimisho tene naku ore piidol ena dakitari keeta enkisuma nagira aendelea tenewueji peeku oltung'ani enepaashare imoyiaritin eniko peepashare uh, oloirerio laa ninye oyau imoyiaritin ashu indaiki kumok naanya iltung'anak nemifaa peenya naku ening'orr ena pisha kegirae aiteng'en kulo tung'anak esiai ebiotisho.

uh, ore taa entoki nagira aasa tenewueji naa tening'orr ena pisha nidol iltung'anak oitashe tene uh, ketii intomonok etii ilewa naa ening'orr sii etii esimu natii ine naagira kulo tung'anak aitoduaya tenewueji naaku tening'orr injo enkampuni ena flani nagira aitoduaya intokitin enye uh, naishorie loan uh, venye enayai iloni osimui amu ninye naaa adolita tenewueji egirae alimu tipat ena kampuni enye naishoorie iloni osimui.

uh, ore tiang eninyiang'unyieki kuna kilani emutumba tosupuko naa etumieki olduka sapuk le ngong uh, wore enaikunakini kuna kilani enkinyiang'ata naa kelo nitum inkilani kumok nairragita nalelek bei nigelu, nigelu taata naaba enaa niyieu uh, teniyieu nilo amirr ashu teniyieu nilo ayaki inkera inonok mishopo naa imbung ake nigelu inkumok oleng nining'unono olamirani lekuna kilani emutumba naa kemiru aitobiraki.

uh, ore taa nanu kanyorrauh peepuoyie iltung'anak kumok imatatuni peiwuang'ie enkiding'a tolbaribara amu nyoo? ore peejing iltung'anak kumok ematatu nejing irkulie enkae matatu naa kiwuang'ie enkiding'a torbarabara tenkarake ore kuna matatuni kenap ninche iltung'anak kumok alang kuna garrin kutitik amu menap ninche iltung'anak kumok amu ore kuna garrin kutitik keyau enkiding'a kulo baribarani naa keishaa peepuoyieki kuna matatuni peiwuang'ieki enkiding'a torbarabarani.

uh, ore taa enaikunari ena siai, nidolita tenapisha temurua ang' naa uh, inyototo ake entomononi tedekenya nintobiraki olmarei lino uh, shai arashu endaa entoki akeyie pookin naifaa nenyai tadekenya nintobirr endaa sidai nipik emisa nilo ninyieyie inkera inonok ninyeyie orpayian neponu pookin ena misa niponunu ashipakino endaa niponunu agira anyanya ilomon pole pole uh, neshipae te table.

uh, ore taa paa enetipat ena baye nagira aasa tene tenapisha, naa ore ninye enedukuya ore piing'orr ena pisha nidol ajo etiu enaa sipitali ena natii ele orere amu nyoo?uh, adolta oldakitari adolta entomononi naibung'ita embuku naji ene clinic nadolta enkerai naipimitoi naaku enetipat oleng' ena baye naasita ena mama amu ewa enkerai enye sipitali meipimi, meipimi ashu ming'urari biotiosho enye naa kadol ajo esiai sidai ena nataasa ena mama tenebo wele daktari.

uh, ore taa entoki nagira aasa tenewueji naa adolita inkishu naagira adaa tenewueji, ore piidol eyena kuna kishu eteenaki tonkeenta uh, ore piidol kulo shambai iloshi odung'i peeng'as inkishu anya enchoto nabo ore peemut nitoki aidurraki enkae wueji naku nejia egira ena siai aikunari uh, kepuku ake tene nitoki aidurraki olikae shamba nenya nena kujit aikunaa nejia omeishu nitoki aidurraki enkae wueji nadolta ajo eramatare naloito dukuya tenewueji.

uh, ore taa enaikunari ena siai temurua ang' naa ore ake peebau enkata enchan naunishoi nejing'i olchamba neuni impoosho ore ake peuni kuna poosho egira ake aendeleya asha neendeleya sininche aabulu ore ake peebulu kuna poosho nedoli ajo ee eikomaitie kuna poosho etaa sapukin etaa kinosayu ashu etaa kemirai nibung'i nejing'i olchamba ore ake peejing'i ele shamba neitaini kuna poosho pookin nepiki ewueji nebo ore ake peepiki ewueji nebo neoshi kuna poosho toonkiek neoshi tonkiek nepuku toladuo ajijik enye ore ake peepuku nepuoi aanya ashu nepuoi amirr tenaa inamiri duo.